Ore embae nalotu ndamunot tenadol ena naa kadamu esimu nadamu iropiyiani natii esimu nadol ajo kadolita Safaricom natii esimu na esimu naibungita eletungani ore si enkae toki nadolita adolita ninye simui are adolita esimu kiti nadolita esimu sapuk onkaik nadolita oltungani oibungita enasimu ore eletungani na kidim aterewa kuna pisai aterewaki oltungani kidim atalakie eimu enkoitoi e paybill kidim aitau mpisai eimu enkoitoi e empesa kidim naa ataasa mbaa kumok nino ainyangu credit neaku tanadol ena nadamu mpisai amu kadolta ajo kweta eletungani mpisai tesimu ore mpisai natii esimu na Kesidan alang cash amu indim aterewaki oltungani olakwa neaku ina nalotu ndamunot tanadol ena natii enapisha nadolita nanu openy.

Kakwa baa ore mbaa naidim nelimu entabuonoto endaa eatua aji na ee engas ninye enkishopo oltungani alimu ore ake pidol nkilani sidan nikingasa ina aliki ajo kidim ilotungani aitabaki endaa amu kitadolu ajo ebaki na orkarsia ore aai na eneyia enkaji namanya kulo tunganak na ekiliki ajo kidim ninche atabaki endaa eatua aajo metii shida neaku ina nai naidim atolimu embakinoto endaa eatua aaji wesiai sii naasita ltunganak kelo ninepu irkulie oasita enkiremore ninepu irkulie oasita siatin napaasha neaku kidim ina nelimu anaa kebaki ltunganak ainyangu endaa eatua aji anaa midim ninche ainyangu endaa eaji ore si oltungani limishopito nkilanisidan na kelelek itadolu ajo mebaki ilo tungani endaa neaku ina nanu aidim atolimu.

Ore enaiko peyie ayier mpuka ainei ekienyeji na kalo ake nalo aingoru kuna puka tosokoni ore ake painyangu tosokoni nayau enadaa kitegemea ajo kakwa puka ekienyeji ayieu nayier anaa sukuma nalo ake nainyangu sukuma nalotu ake nadungdung tenkima nangasa nadungdung kitunguu napik eilata naisho na kitunguu eyiara toldakani obaya akeyie ora akeyie esiana ore paidip ateyiara kuna kitunguu napik irnyanya etii enkima naisho meteyiarai ore penanau irnyanya pemuta pii naitoki naa naitoki naa napik sukuma ashu kuna puka ekienyeji napik etii enkima ore etiu nejia nadumu naake naitoki apik eilata napik shumbi omeoto taa neaku nejia aiko tanayier mpuka ainei ekinyeji nanyor.

Eh ore eunoto endaa naa, kajo nanu keidim iyiok kira olosho lang naa, kebaiki iyiok . Eh kebaiki iyiok amu, kegira iltunganak kumok aun enda daa otii kuapi pookin. Iltunganak otii Nairobi, Kiambu , Nakuru, Kisumu neaku ekigira aun ena daa kira naa kumok. Ore naake tenikiun ena daa pookin peeku meeta enkop nemetii ena daa arashu nemegirae aunie ena daa naa kegira naa ina aitodolu ina metabaiki iyiok ina metabaiki iyiok eh iltunganak lo losho lang. Neaku eh kenare nikiponaa ena daa neetae inkoitoi naidimayu naaji nikiponarie ena daa, ore ena daa kidimayu nikiponaa tonkoitoi kumok. Kenare ake nikigira aun te sapuko ena daa, peyie ebaiki naa iltunganak lang amu, ore naa, egira engumoi oo tunganak ailepu tenkop negira naa sininye eyieunoto endaa ajo naa sinanu piilo ayiolou ailepu. Neaku eh nejia naa kigunaki ena daa naaji pee ebaiki iyiok. Kenare sii nikipuo ayau endaa teboo tookulie oshon pee erotoki iyiok maishoo naa iltunganak lang endaa eneaku kegira ajo aigat iyiok.

Ee kaata enkiti ngeno naipirta enakipirta angasa nye alimu ajo kaa kipirta ena na kigero iccb bank ore naa na enkardasi naitumia ltunganak oota nkampunini naji ne insurance apuo naa ninche alakie kuna neaku kadolita nadolita irkigerot kumok adolta rkigerot oigero months valid for three months only nadolta naa account number naigero sixty three zero six zero one neaku ore ena naa embenki ashu esiaia embenki emakeon amu entoki naji personal account neaku ore ena newta sii enabenki nkulie banki kutitik tolosho le india amu eneindia enakipirta neaku ore ena naa embeki naidim oltungani aitumia aasie siatin emakeon neaku nejia nanu aidim atejo arashu kaata tena.

Wore esajata endaa ai nanyai duo naaji tiaji, naa esajata sapuk, aun oshi nanu irpaek naun impoosho, naa wore tiatua niana olongi pookin arashu lelo arin pookin latuuno, ninosaki inadaa tesapuko oleng', inasaki ina daa tesapuko oleng' enaa enayiolo. Wore tondaikin pookin natuuno naa inasajati ina daa inasaki oleng' aalang enkae daa, neeku ekaidim nanu atejo, inosaki esajata endaa ai tiatua aji alang endaa naawa nanu alo amirr tosokoni. Wore endaa nashomo amir tosokoni, nitu naa enyae oleng', itu amir oleng' endaa kinosaki endaah amu inosa, inosa olmarei, nenya naake inosa iltunganak kumok oleng' nenya sii iltunganak liang. Wore oshi enaikunaki peyie aun ena daa, naa kangas naake nangas aingorru olchamba laun, nangas naa aingorru olchamba laun, wore ake pee atum ele shamba, nadung inkujit nairem ena terit nabukoki enkare ena terit metisidana paakapik taaduo irpaek ena terit, nabukoki enkare, naisho metubulu, nabukoki enkare akitikiti omatekesa naake kenya enkolong' naoto.